Nĩ tũrĩaga ngima, na mboga, mĩthemba ya spinach, na terere, tondũ ngima nĩ ĩkagĩra andũ hinya, na nĩ ĩteithagĩrĩria ciana igĩkũra, igakũra wega. Nyeni nacio, nĩ imaheyaga indo iria marabatara mĩrĩ-inĩ, na nĩgetha makũre wega. Nĩ tũrĩaga mũcere, tũtukanĩtie na irio nyũmũ, ta mboco, kana kamande, kana mĩthemba ya ndengũ, kuona ciana nĩ ciendete kũrĩa irio taicio na na nĩ cirĩaga na njĩra ya ũhũthũ. Makĩria ma oguo, no tũrĩaga gĩtheri, iria nĩ mũtukanio wa mbembe na mboco, kuona nĩcio irio cia ũndũirĩ wa agĩkũyũ. Irio taicio, nĩ tuonaga nĩ irahe mĩrĩ hinya, na igatũma andũ agima, ona ciana, maikare marĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Nĩ handĩte mboco kuona nĩ ikũranagĩra wega hamwe na mbembe. Ona ningĩ nĩ irio cihũthĩkaga hamwe cirĩ irio ta gĩtheri. Nĩ handĩte waru kuona nacio nĩ irio ihũthĩkaga oro mũthenya na ikarĩo nĩ andũ a bũrũri wa Kenya na njĩra nene. Oho nĩ handĩte mboga cia mĩthemba nĩcio nĩ thibinĩji, nĩcio materere, nĩcio thoroko ona nocio managu. Tondũ nacio nĩ itũmaga mwĩrĩ ũgĩe na indo irĩa ũrabatara nĩgetha ũgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ ona ningĩ ũhote gwĩtiria mĩrimũ.

ibatiĩ ihũthĩke kũhingĩria aikari a bũrũri arĩa nĩo aruti a igooti rĩrĩ, mabataro omarĩa o ene matangĩhota kwĩhingĩria ta andũ kĩũmbe, maya nĩ maũndũ ta makoniĩ ũgitĩri, makoniĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, makoniĩ gĩthomo, gwaka mabarabara, gwaka mathibitarĩ, mathukuru, kũrĩha andũ arĩa oothe marutaga wĩra marĩ andĩkwo a thirikari, na nĩ getha mwĩikari wa bũrũri, ũrĩa nĩwe mũruti wa igooti, akinyĩrĩrwo nĩ wagĩrĩru, na mũtũrĩre wake agĩtũra thĩinĩ wa bũrũri wake, ũtuĩke wa gũkinyanĩra, na gũtuĩka ũrĩ wakũmũhe mwago, na kũmũhe kwĩiganĩra, kũrĩa we angĩbatara na rĩrĩa we araruta mbeca icio cia igooti, nĩ ruo rwĩingĩ rĩrĩa ũũ igũtabarĩrwo ũru, ikoneka ikĩhũthĩa ũru, ikoneka igĩitangwo, na hihi aruti aa amagooti maya, nĩ kũhinyĩrĩrĩka marahinyrĩrĩka makĩmaruta, mena matanya matĩ, nĩ marĩona wagĩrĩru, kũhetũkĩra gũtabarĩrwo kwa mbeca icio cia igooti, na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Nyonaga thĩna, na ũkĩa mũnene maa, ũgũmĩire andũ, maikarĩte na ũndũirĩ wao, makarega gũcenjia mĩkĩre ya maũndũ, kũringana norĩa mahinda marathiĩ, ngona andũ, matigĩtwo thutha, na magatigĩrĩrwo maũndũ-inĩ o marĩa mekagwo tene, maregete kwamũkĩria, na kuoya, maũndũ marĩa marĩkuo rĩu, megiĩ ũrĩmi mũhũtha hũthũ, kana ona ũrĩithia wa nyamũ mũhũtha hũthũ, makenyitĩra o maũndũ marĩa mekaga hĩndĩ ya tene, o marĩa mo nĩ mahetũke nĩ mahinda, na magathiĩ na mbere na gũkirĩrĩria ũkĩa, nĩundũ wa gwetagĩrĩra aah mahinda, na imera, na mbura,o ĩrĩa thikũ ici ĩtarĩ ya kwĩhokwo mũno, ngona andũ manyitĩrĩire o maũndũ matene, na hihi makaremwo nĩ gũtwarana na mahinda.

Nguona gĩkundi kĩa andũ, acio marũngiĩ mekĩrĩte tũgoti tũtune, ngona mokĩte kũrora, na hihi gũteithĩrĩria gĩkundi gĩa kerĩ kĩa andũ, acio nguona maikarĩire itĩ, amwe mena mĩtĩ, ũngĩ ngona ena gakari ga kũmũteithĩrĩria gũthiĩ, ngona aya marũngiĩ, mokĩte kũmateithĩrĩria, hihi me indo mangĩbatara, thĩinĩ wa mĩthiĩre yao, ngona ũndũ ũcio ũrĩ wa bata, kuona andũ mena mawathe, nĩamwe aitũ, na nĩ mabatiĩ gwĩikara makĩroragwo, na magĩteithagĩrĩrio, ona makĩũmagĩrĩrio, na nĩgetha maikarage makĩmenyaga atĩ, no andũ akinyanĩru thĩinĩ wa matũra, ona thĩinĩ wa mĩciĩ kũrĩa maimĩte.